Ore iltung'anak oosotu kodi naa keman isokonini mpaka kuna tasati e mama mboga aiatalaku nena shirinini osalasini peelo county netumokini aitumiaa aalakie ilaasak le county.

ore enikuna technology pee ilepunye, enkishumata oropiyiani, ore enkoitoi edukuya, nidim oltungani atabolo, bank account neeku iyie oota atm ino nishum nena ropiyiani metaa metii oltungani ashu metii empurore naidimi aatupuroi. ore eniare idim tesimu ino enkaina, nipik iropiyiai inonok mshwari, lock and saving metaa ore iropiyiani inonok, naa ira asipani ajo metii oltungani oidim aitayu ,meyie openy oitayio. neeku isaidia oleng enchumata.

Ore eniko ilturruri pee ibung'a inkaik sana sana tekulo turruri leton aa ekegira aabulu kiidim iltung'anak tomon aiatashito nemooki aaku keoiki enkolong' e enchama, nilotu iyie iyata shilingi mia tano saving ino nintoki aaku iata shilingi salasini aa ninye ipik embuku naa kiidim ilo turrur atubulu nitoki aishooyo loan aisho iltung'anak looni egira ake interest apona olturrur ometaa inepu ajo ore iltung'anak lemeeta isiaitin temurua naa ketum eretoto oleng' eimu lelo turruri.

Keimaa arashu meesapuk naleng' engolikinoto nagira sirkali aimaa amu kenyokita inkoitoii pookin pee itobirr internet ashu isho internet metagolo ashu menoto intona naa tenelo naai pee eetai entoki nayieu neesi naipirta imasaa okulie barakinot ake naa ketumi tesiokinoto ashu ketumi teleleki alang' enapa kata etii internet abori oleng'.

Ore ena siai nemesapuk naleng' tenkop naing'ua amu inepu ajo mashinani ina kop nitoki sii aaku keetai shida e network toonkulie wuojitin neeku eton mesapuk oleng' tenkop naing'uaa.

Kesapuk asiul naleng' eawata oolooni te mtandao amu inepu ajo ketii iltung'anak, ilalejak enkop oleng' looji scammers kelelek kijokini kinchori iyie loan nelelek kijonkini ebaiki naa mia mbili ashu shilingi elfu moja iindim airejista pee kinchori naa inepu ajo aitum ina shata nemetii enaduoo loan neeku egira iltung'anak aimaa engolikinoto eimu mtandao.

Kesapuk entorroni enapa kata etii Corona enkop ketii iltung'anak oiminie enkishui enye iloiminie imbiasharani orkulie oiminie mpaka isiatin ore sii esidano ore tembata enkisuma nisaidia nkerra metayiolo enkitumiata e internet iindim ataasa oltung'ani assignment eimu esimu, eimu computer neeku ketareto nkerra oleng'.

ore eneiko imbenki peyie eret iltururi naa kisho, ilooni, ashu isho isilen te interest yiaabori, nepuo lelo tururi aas esiai neshuku nena ropiyiani, idipa siii ninche aanoto olturur tenebo we benki equal share.

metumoy katukul inernet to sukuulini enkop ang. amu inepu ajo ketii iwueitin kumok oleng nemetii ninye network neku asa taa metii network paa ijo internet etumi teina kop. neeku ketii inyamalitin kumok oleng nena kuapi nainguaa nanu.

ee kanyor, amu, keisho nkera e sukuul menoto engeno, meta tenelo ake neisho enkai omom meshomoito dukuya, aatum isiatin naijo inoolpolisi, inooljeshi, onkulie kumok ake, nenoto ashu neeta enkiti ngeno nanoto apa etoon aakiti.

ore ena siia neme sapuk tenkop ang oleng, amu ketii imbat ashu iwuejitin nemetii network pii neeku ime sapuk te nkop ang.

ore enkias, oonkiri naapejo te nkop olkokoyok, naa ena naitodolu ajo itaa olee, arshu pee idim ena tito aawa anaa enkitok ino anaa esiankiki ino tenakang oolaputak.

ore orkishopo, naa engas aitodolu ajo eitu inguaa, ashu eitu ing'uari orkuaak. kwa mfano anaa iyiook irmaasae, ore eniare, naa ore sii ilo kishopo, nitodolu ajo keton eetae enkanyit oleng'.

Ore enaisul te pookin naa peyie egeluni ilarrikook obaiki irmaasai pookin nitobirr irbaribarani nitobirr isitimani amu inkata ake eeku ilepunyieki entumoto e network nepiki sii imboostani mpaka mashinani metaa meeta ewoi nemetii network naa kilepu ina saa orregie le internet tenkop pookin.

ore enikunakini wifi o internet esimu naa kelelek imbunga iltunganak, oobaya okuni ninyiang'u wifi enye, nemooki ninche aalak, naa ore enkishaa kaintumia impisai kunyik alak wifi elama oo teninyiang'u data tesimu ino.

keewua grades abori amu inepu ajo meeta oltungani concentration te internet anaa enaata te darasa. ore sii enkae meidim ataasa tesimu practical. kake idim ataasa naai t itii darsa iboitata ormalaimui, neeku ine wuei naitawuo, arashu neimua enkini nyamali, te nkitumiata e inernet too sukuulini.

idim naai nitumia iyie esimu ino. idim aawa entoki naijo vedio arashu audio. nelimu ilo tungani enyamali nagira aimaa, nipik iyie inernet arashu ormutandao, naa ketum ilo tungani eretoto tesiokinoto. naleng'.

kelasima nengas aa ilo tungani, aaku keeta enkardasi e kra pin, ore naake peeku keeta neleleku eboloto, ei itax teilo tungani.

Ore kulo naa iltung'anak ootii atua osero. Etiu enaa iltung'ana le kampuni ogira aitaduya ashu alikio esiai enye tenkoitoi egira aaii advertise advertising.

Ore eninko naa ilo kampunini kuna naa insurance nilo aya entoki naji insurance cover naicover imali inonok aa nkishu tenelo nepururi tenelo neimin ashu tenelo neya olameyu nemoiki akuu keeta nkishu erubata oropiani nilak kila musho olari igira aripie nena mali inonok.

Ore eninko teninya ena daa, ingas awoju ilo shoni le oriong ,nisuj nilo niyier nintoki aguatu ilo shoni le boo nitumoki taa taata ainosa ake duo nejia ,ninosie kule aashu indim ake duo ainosie entoki naijo shai.

Ore teina ngeno nanoto, naa ore vile enagira aendelea, aas esiai, nedol sii ninye olkitok lai ajo ,atoponayie engeno ,naa ore peyiee edol, ore nabo kata aashu ore eimu nkolongi nemelakua naa keidim ashu kaidim ailepie atipika ae level teina sia natii.

ore amu kara olasani lesia, naa tenelo naiput, laasak lesiai tenebo olkitok najoki kaata kuna duat ,kaji kinko peyie kibaya naa kedol olkrsis ajo kara oltungani naaji tenelo nailepie naa kaitoki aya ena siai ae roruata.

Ore ena naa enoshi tokitin naaji cctv(s) cameras naa kesidan amuu kerip eweji, meeta entoki napurori amu kelelek pekibung'i tenelo nias emodai teneweji.

Ore oltung'ani peyiolou ena siai, ore entoki edukuya lazima peng'as alo sukul peyiolou aterewa ngarin naa keidip driving school nitooki sii apon enkisoma enye mpaka emetabau enaa neidim aterewa ashu aipareta imashinini naijo kuna.

Keishaa ping'as aas entoki najii aibuk entoki naji ticket piyiolou enkolong, eesaa mpaka ntarikini naipang' ina teke amu inakataa naa itumoki anoto nafasi tene teke.

Ketii egolikinoto ashu mesapuk enkutumiata ena mashini tenkop ang' amuu ketii rubat nemeeti pii ositima tenkop ang', ketii weitin naata shida ee network netii nkulie wejitin nemeeti internet. Neeku mesapuk oleng ' tenkop ang'.

Keidim nebau olduka le DSTV lotaaniki amu ketum decoder netum sii te bei eaborii nelak peyie etum neitokii sii aaku nelo aitumia tiang'.